Gima timore kanyo en ni en dhok, eeeh, oter mondo omadh pii koro dhog gi madho pii kanyakla. Gin dhok, gin dhok auchiel mamadho pii

Mae diel to gima biro e pacha ka aneno gini ni en gim anyalo gemo pesa e dala ngato ka ngato oketo diel. Diel nyalo miyowa ringo, nyalo miyo wa ringo to wauso to wayudo pesa. Diel bende nyalo gemo cham ma imadho to diel be, inyalo uso diel no kaka en no. Bende kaka , eeh, diel ,onyalo, kaka nyathi diel inyalo bende uso nyathi diel ,to konyo e dala ,konyo e rito dala nikech ochamo lum koro lum ok ti moloyo kaka owinjo obed, koro dala bet maler

Ber ma ayudo kuom tijni ni en anyalo uso gima apidho to dwokona pesa. Bende ok anyal wacho ni aonge tich nikech omiya tich matiyo koro ok abed abeda kok atim gimoro. Anyalo kata puonjo ji timo gima atimo to gichula.